Oganda en oganda en chiemo mamit ahinya. Ichame gi chapat, mchele gi kuon. Kata waru be inyachamego. Jok moko bende kete ei oduma tochuake malos nyoyo, kendo nyoyono imuodo gi nyuka kata cha imadho gi chae. Omiyo oganda en chiemo mamit ahinya. Thoth joluo ohere to kata an eodaka atedega chieng' ngeso pile ka pile maok alewone.